Inendet ko chemosoindet ako kailach ingoroik cheboru biteenywan, ororuu icheket kole chomee biteenywan ako ngoroik chekailach koboru eleloktokee chepkelelik anan neranikab masaek ak elenyolu koburto yon miten ak biik chechang ak yon miten en ikorwek koloche kouni, indoikee sonoek akondee metit kounon asikobaibait biik anan dressit neboo masaek, noton koboru kelee icheket koribe komostanywan akoo boiboenchin mising biik chechang chebunu komoswek ngoborkee kouniton bichuton.

Kiluli mbaret korong akitian kebakach kemeto betusio tuten konunio chemasai, akitia yekakepakach kou nonitok kinyoking'olng'ol nepo aeng akitia kekang kobisobis ropta yekobis ropta keng'etian yekobisobis ropta keng'etian akinyokepchi kekerer lainishek akany inyokeminji bandek anan kominutik alak tugul rurutik akitian yan kakemin any kesember akitian kitutchi chemasai alak tugul chetutkoter amorut minutik komie kokot komomii chemasai ko kororon komotwou,

Taketab beek kobo kamanut mising ngisuup ngatutik yon kitache, matkipat tai nebo chi tugul. Ketach beek kotoreti ngamun imuch kepoishen eng kasisiekab ko. Boisionik cheu kinakaa tuga, keeye, kepoishe eng sherehe ak eng igorwek alak cheu fesosiek ak mara yon kasirto chi kepoishen beek kora ak kamaswek alak chemi kemeut cheu olimbo Turkana kepoishen beek. So boisioni kobo maana mising, iporu kole biichu kokakitoret serikali eng beek chuto.

Inendet labatindet ne nayat mising Veronica, ndokeer kobwatwan akobo rwoik chebo Kenya chekitoret emoni koipchi medolaik chechang. Labati kotoreti chito makelut ngamun eng lamunot netindoi kobwa emet koboto kora pirtoetab mwamik chemi borto simanam mianwokik amitwokik chekiame ama kiyoe boisio age tugul. So chi age tugul ne labati kopirtoi mwanik , so mamianomiani ako tilil borto. Takeere nguno pichaini abwat ale serikali kotokotpret rwaik chemae kochang sikoparta emet eng ngalekab labatet.

Niton ko kot nekiteten ake panganee rapinik anan chepkondok chebo komasta ne indochini chitoab kotab nekingaten ngatutik. Rapinichuto kepoishen eng boisionik chemache kochang cheu teketab sukulisiek, lipanetab rapinik chebo laok. Rapinichuto kobunu aisurushiek che kiumen biikab emet ake poishen sirikali kechopen boisionik eng kokwatinwek, komaswek chebo Kenya. Rapinichuto kotoreti eng bandaptai nebo emet nebo Kenya.

Safaricom SACCO ko kotuyet ab gee nebo biik che too boishe en kapsafaricom anan ko kiiten chepkondok kwak kokonoren kapsafaricom SACCO initon kotoreti bik en oratinwek che chang cheu inkomach chii kobesen loan kebesenjin ak tun kowekta ngap kotuyet nebo bik chemo ko chang kotoreti yon mii chii agenge nekajilak komuch kobesen, rabinik chutok ak koboishen en boishonik che nyolunotin SACCO initon ko kitoretbik che chang en emoni en ngalek ab mungaret ak temishoshek en komoswek che chang en kenya.

Chicho ko kipsircho somok aketos aamei suswek ngamun amitwokikwai. Ko eng taban komitei tarit nekekurei chepleliet, chepleleit niton kosupotei kipsirchoi, aamei tiongik cheu kiptalamwok ak kipsiririsiek, so ngo siptokei kipsirchoi konakta kiptalamwet ko amitwokikchi akinee. So tiongichu kotoretikei eng chengeetab amitwokik. Ngunon kopur kounon ko toretatikei ako kouyon ripei itoondab emet ngamun yon mami taritichuto ak tiongichuto koparu kele kiwalak itoondab emet ako koyai eng boisionik chemae kochang cheu ngalekab biik chenyokosoitoi cheyapu olimbo bitonin komuch komakobwani.

Picchu kochobe chekilelen charity kichobe ngunon kartasisiek ak kitio kinem ketokyi konekobutyi bahati koinendet nenyoru napas anan kasarian nebo kiy nekokimoche keyai. Lakini pichu miten ireyu kochobe kotiengei komosto nebo rabinik, mi kurupisiek chemiten chekichob biik chebo kiwirchonitekei rabinik anan chepkondok keboisien tuguk cheuchuton siwon makikwai biik si nekobutyi bahati keba. Kechobote kounon ak kiolokunote korikab biik totun keit nekikinomen, sopichu kochobe ngamun en pcheisetab rabisiek.